Rĩrĩa njĩra cia gwĩikia mahoya ma mĩeke ya mathomo yunibacĩtĩ-inĩ yahũthio, andũ nĩmahotaga gũkinyĩra motungata na raithi mũno, tondũ okorwo nĩ mbeca cianyihanyihio, ona andũ arĩa matakoragwo na mbeca nyingĩ nĩmekũhota gũthomithia ciana ciao kana gũkinyĩra, kana gũkinyĩra mathomo ma ngathĩ ya igũrũ. Na maũndũ mangĩ ta okorwo nĩ harĩa mũndũ aihũragĩria thimũ-inĩ, mũndũ ndarabatarwo gũthiĩ ta kuuma haha athiĩ kũndũ kũmwe kũnene mũno nĩgetha ahingĩrio kana, kũhũ, kana, kana nĩgetha aihũrie maratathi macio. Mũndũ no kũnyita thimũ yake agũre okorwo nĩ intaneti ya raithi onokorwo nĩ ya ciringi mĩrongo ĩtano na maũndũ mothe makorwo marĩka. Ũgũ ngona kũhũthia njĩra cia gwĩikia mahoya ma mĩeke ya mathomo ma univercity kwahũthahũthio nĩkwagĩrĩire mũno.

Rĩrĩa andũ matũmĩra App cia gĩthomo thimũ-inĩ ciao, kũu nĩ kuuga no makinyĩre mathomo o handũ harĩa hothe marĩ. Okorwo me toro, okorwo matirĩ nginya kĩrathi, no mahote gũkinyĩra mathomo. Tondũ no kũingĩra App inĩ icio okorwo ũrenda kuona okorwo nĩ video, wone ũrĩa mwarimũ arathomithia, okorwo nĩ mathabu ũtanyitĩte wega ũrĩa mwathomithĩtio thukuru ũthome na ũnyite wega. Ningĩ nĩ ũkoraga App icio cia mathomo cikoragwo na raithi makĩria ũkĩhũthĩra okorwo nĩ intaneti rĩrĩa mũndũ arahũthĩra intaneti. Ũgakora mũrutwo kana arutwo nginya a kĩrathi gĩa thĩ no mahote gũkinyĩra mathomo macio ma kũhũthĩra thimũ, na ũguo makagĩa na ũmenyo makĩria. Ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa kĩgerio gĩoka magakorwo nĩ mahĩtũkĩte wega. Na ũguo ngona thimũ nĩ citeithĩtie arutwo mũno na ũmenyo mathukuru-inĩ mao.

Maũndũ marĩa mabataranagia nĩgetha mũndũ ahingũre bengi Kenya nĩ PIN ya KRA ĩrĩa yonanagia kana nĩũrĩhaga igoti na gĩbandĩ gĩtarĩ gĩa kũrutithio, gĩbandĩ kĩrĩa gĩa thirikari ya Kenya. Ningĩ kĩndũ kĩrĩa ningĩ gibataranagi nĩ tũbica twaku kana tũbica twa mũrengo twa kuma haha kuma haha gĩthũri kwambata nginya mũtwe. Indo icio nĩcio cibataranagia.